Tij kembe mag lendo nigi tich mange'ny kabisa, e ndalo ma iluto ombulu gi yiero, mar ni onego kaka kambi machalo kaka tivi ma wang' jowi kaka, redio ma iwinje wechegi, gilandonwa onego ginyiswa ni to kura kata ombulugi, osagogi to osagone nga'wa to ngawa osegone ombulu to nga'ma yombo, mondo gimiwa e ler ni to ango'ma otimore kanyo e seche ma i goyo ombuluno, giketowa e ler malongo mondo wange gimoro amora matimore, ka en ni nga'to oyombo to onyiso ni ngane moyombo to oyombo gi kura makama to ngane luwe to luwe gi kura makama kamae kaka tijgi ler kendo onego bed ni gikonyowa kata gitimo

Namba mokwongo onego wapangi maber. Waket mipango maber ma miyo yore mag yiero ok choch weche mag somo. Onego wang'i kaka wadiyo ndalo ma isomogodo mondo mi ji otim penj chon kapok yiero otimore. Kasto yiero mondo mi chenro mar somo odhi maber yiero be nyaka tim gi kwe. Itime gi kwe ni jok matime time gi adier to itime chon. Kasto machielo ber ka onego bed ka mi gol gigi eki modno kik timgi e sikunde kuonde. Yiero ok onendo otim e sikunde. Kuonde mag jot ng'eny kata Kenya nyalo keto gero kuonde ma itime yiero mondo owe sikunde iyiero imanyo pap moko to igero igero kuonde moko migoye ombulu tok ni sikunde nikech mano be inyo sikunde.